Ore taa entoki naitayiolo ilomon lesiai enturore kiteknolojia naa isimui , iredioi toonkoitoi kumok oleng, ekidim esimu nikincho kulo omon eimu nkoitoi kumok.

Ore taa imasaa naaning'ieki ilomon le enturore tenkop ormaasai naa inkiteshonini ooredioi ormaasi intifiini ee platforms naa ijio youtube isimuui okulie kumok.

Ore taa imbarakinot edukuya nalo ashilaa naa kayakikisha ajo ore iltanii naa kesafii ore kule naa ine tanakata ore kulo tankii naa ketii ewuei nemirowua ewuei nirobi.

Ore taa naai tenanu aa ore solar naa entoki sidai oleng' tenkoop ormaasai amu entoki natumoyu naa ketii enkolong' nemilak mpisaai kumok hoo duo ake naa sidai siinye ositima kake sidai naai solar alang' ositima.